Ore casava naa emurte echani euni ,ore nkwashen naamelook naa mbenek euni.

Ore toolchambai kutiti naa keitumiai naaji enjembe arashu olpanga, neeku iturr ake enkumoto nipik olchani, niturr enkae nipik kuna duo pekui nigira aun neeku kelelek naaji eigili aapuonu aipalilia, ningil alotu aibelekeny enterit.

Ore ena naa, kegirai ang'amu enkare naing'ua naing'ua orpaip, aitamanaa netum kuna mpegui natuunoki tene, kuna maua enkare tilo paip lobo, kegira ake amanaa. Kedoyio ake niigil ailepu, nedoyio nigil ailepu. Neeku jo ake duo naai, enkare enchan.

Ore ena naa impooshok natuunoki, kila nee keeta pooki ilainini. Kegira pookin airiamaa tolaini obo, neeku ore nye nai eneponunui ai palilia ,na kipaliliayu aitobiraki. Neeku ore ena nai naa oltinkatinka nai elo oltung'ani aitumia, pepuo naa aitobirari kuna pooshok ajing' olaini obo pookin.

ore ena naa ketii ena ibat, oo wuejitin waare, egira isinkir, egira naai aas ena naji isinkir te ailisha nincho sii ninche, metaa ketii egira aitumia ena are. neeku kees ninche kuda, kuda benek aiko, aisho kuldo sinkir hewa. neeku kegira pookin aang'ar enkare negarita pokin hewa.

ore ena naa eunoto e kapish, kapish ena nayauni pee, einosieki naai naijo sukuma arashu, naa tenkop sii euni.

ore naaji faida oongwashen oornyanya teneuni tebata eyiok ,naa itum impuka ekitaniki impuka neeku melakua duo naaji, kekukitunguu ake ilo aing'oru we ilata nintobir orkitowoyo lino esidai.

ore eunore oo nkajijik too daikin kumok naa keisdai oleng, amu meeta naa enkae nigil alo aing'oru teboo, neeku iyata pookin tiatua olchampa lino. niaku ore emukunta ino iyata kila aina naai edaa niyieu.

kanarikino naaji nanu tenaa, kenarikino teneuni eunore oo daikin aaitushul, inkabilaritin pookin metaa keeta pookin kila aina, edaa tiatua emukunda enye.

Ore eunore e organic naa aitumia kuna poleya ooh nkishu arashu intare tiatua olshamba lino, Mee alo ainyang'u kuda olduka naitobiri te Mashini kuna ake ee yiang naitau naai kuna tokitin nigira aramat, nkishu ee ramatare ino neeku, mepoi ainyang'u.

ore naaji teneuni edaa naaji aitobiraki, aitalamilam naa kesidai amu meeku kepuonu aasoto te wueji nebo, aapejo. metaa ore ena puliya natii ena ena naudo tene, nemekuro weda nati ebata, metaa mepejo. amu teneyauni ewueji nebo naa kepejo, neiku mitau naaji edaa nifaa, metaa kelailama sii ninche ijo naaji irpaek kelamilama te mushkwa.

Ore ena naa enaisho oo lotorok, naa ilotorok loitau ena ele kenkei, ooh kuna tokitin enye, ninche oshi oisho yiook.

Ore eunore olchambai sapukin, naa iun pookin toki ni ore sinche nkishu niaku igira aramat, neeku gira aramat inkishu, niun e olchamba. Kake ore enaunore onkishu na gira ake duo aiulokino enchoto nabo, ankishu ake. Neeku nkishu gira aramat oopeny metii eunoto olchamba. Neeku teinewueji apashikino.

Ore ena naa, irkuon ogirai aitadas. Ebaiki naa mebaki noong'otonye, kebotorok keadoru neeku mebaki orkuo irki, arashu ebaiki naa enkata olameyu neeku meeta duo nai noong'otonye kule naitosha. Neeku kegirai aisho kule te kando.

Ore ena naa kapish egirai aitayu tolchamba aaya amu idipa, ipa ataa ke tayari pee enya'ai arashu peyie eyaii osokoni aamirr, neeku kegirai tanakata aakess kapish.

Ore ena naa, entoki nashomo oltung'ani aiko, ah ayau metaa ninye naitasheki. Enelo neeku nai keeta emoyian arashu ketii entoki nataase te tenkang' enye, arashu tenetipika nai enkang' enye metaa ninye tenaasa entoki, enaa nai enkima arashu emoyian, arashu tenitum ajali, naa ekilaaki ena pookin toki nidimayu nai na nusu olari, nilak mpisai arashu olari musima.

Ore ena naa impooshok na ketaa nai tayari pepiki olchamba arashu emukunta, pe ebulu amu idipa atau, idipa aipang'unye kuna tokiting' naibor na ninche nabulu aibung' enkop arashu neilep enkae.

Ore indaikin e asili naa mebulu tewueji nairobi amu keitaji ninche enkima ashuu enkolong ashuu ewueji nairowua pee ebulu ninche neitayu endaa naifaa .

Ore nai empolea onkishu naa, ninye nai enetipat aisul. Amu meeta kuldo kulie keek na kitanyamal nai ebulunoto o mpeku nituuno arashu olchamba lino. Neeku mepej nai duo nai endaa nituuno.

ore ena naa kegira naaji kulo aitoduaaya ate, te amau ile equity, naa kegira aalimu ajo ,ore naaji pee kiwoshoki likae tung'ani too kulie amba ajeito kera naaji olaasani le equity, nemifaa pee ing'amu ina simu amu kuna ake namba naifaa naai pee incho details inono naaji nemincho naai naa kelimu kila kitu ino, minchooyo naaji entoki naijo pin, kuna amba ake naaji naigero tena screen naai ifaa naa nince ake ing'amu. naa ene narok ena kaunti e refenue bank netii empisha olgafanai lenye amu adolta ole ntuntu, keji pae pee iloonji.

ore ena naa ilo aisuj, nintokitokie te nkare. ore ake pee intokitokie te nkare, kidimi naai ainosie shaai, arashu igil ake sii nnye naaji ,apik atua eilata. apik teine eilata metagoligolo amu mepiki enkiteng aa nejia etiu.

ore ena naa keshomoito aapuo ake duo egira ake duo ae enjoy ate.te bahari neeku egira aosh pisha pee edamu, pee idamumu amu kepuo inkatitin, naa teniton ake pee iton adamu, nijo etii apa enkolong nashomo, ena bahari naji ijin, natoosho apa empisha o kulo shoreta laainei. netoni ake duo apik idamunot.

kore ena naa saluun. egira ena mama arashu eselenkei, idipai aateshet neeku, kegira ena aitoduuaya ajo kisumaat. amu idipaki aatshet irpapit lenyenak aibung'a.

ore ene naa saluun egira ena mama, aitoduaaya elukunya ajo eidipaki aateshet. pee etum sii ninche iltunganak aayetu ena saluun amu kesumaat ena lukunya naa kesafi.

ore ena naa idolai. naa ninche naaji aitumia, itum naaji teneeku igira aitumia,e laptop aas esiai te laptop nikilakini irmusunku te nkaraki esiai e laptop itaasa, naaji nikinchori esiai nidip nintuma nikilaki.

ore ena naa orgas ogirae aayierishore .naa kaidim naaji nanu atejo kaitumia enkima oosoitok orkeek, amu meeta impisai anitumia pee atum nena, kalo atum irkeek teboo, naa maata naaji impisai naaji kaigarmia atum.

eunore sapuk naai, naitobiraki, amu kelo naai nelotu enkata enchan, neigil enkata olameyu alotu, naa kelo naaji nesapuku enkata olameyu alang ene nchan. neeku ore eunore sapuk naa itum edaa nikintosha teilo ameyu, mpaka kenya nelotu asha.

katon naai, kalo naai enaiposha. kila tenatum naaji orusa, teneeku naaji jumamosi, nalo adol enaiposha. naa kanyora aisul naaji tenadol isinkir, kanyor naaji tenaton aa atii naaji emeli. naton aing'or naaji te nkare.

ore ena naa esiai enchatare, naa ilo naaji oltung'ani darasa, nikisum irmalimuni, pee iyiolou ateshetisho. arshu atapejo nena baoi mibung'ata.

ore ena naa entasat nagira aisho enkerai edaa, naa keisidai naaji tenincho enkerai edaa pee ebulu, egol, nebulu eeta afya sidai.

ore ena naa nemampuli, naai naa kenyae ake naaji etiu ake naaji nejia. amu kitayari peenyae kisuji ake naaji ,nenyae ake etiu nejia, ore naaji iltunganak lemeyieu nenya naa kidim naaji atejo meba naaji encama kidogo.

ore ena naa ole maimai, mp le kajiado east, naa kegira amanaa aikagua improjeti enyenak. nadolta ajo kegira aboitare iltunganka lenyanak, losaidia ake te siai, adolta emama o kulie lewa ake ootii teidie te kurum neeku mp ogira aukagua ake esiai enye.

ore naai erishata nanare, neeni inguesi naa olapa le naapishana. inakata naai eeta kegira olameyu ajo ajing'u, pee etumoki aaima ilo ameyu.

Ore ena naa e receipt naai onyesha entoki niny'iang'uaa ajo akaja oo mpisai naaba ena enitalaa te kila nabo niigil ake siiny'ie aitodoluajo ke impisa aja italaa te pookin. Nelimu ake sii ajo kentarikini aja iny'ang'uaa kaa tiaai naa kang'ai loijibuo ina form arashu kang'ae loiny'iang'uaa.

ore ena naa ilewa ware ogira aitashe egira aitakwenia neeku ketii enchipai atua ninche ,egira aang'ar ake ilomon lenye pee eshipayu nepuo sai.